E picha ni anyalo neno gavana James Orengo wa Siaya County, kendo gitiyo tich mar pogo jopur kodhi mondo mi omigie yuto maber e sama ji dwa chako puro. Timo tijni ber ahinya kendo omiyo jopur bedo kod jing'o, kendo omiyo jopur yudo chiemo mowinjore kendo maber. E sa moramora ma gi gitiyo gi yore manyien mag pur. Po pogo kodhi e gweng' miyo tich bedo mayot kendo keto jopur yudo tich mayot ahinya ka ok giti gi pesa mang'enuy mar nyiewo kothe. Tijni ber ahinya kendo gi gi gimiyo jogweng' bedo e achiel e kanyakla. Kendo konyo jogweng' mondo obed gi rieko achiel e sa mora mora ma gitiyo kendo gipuro mondo omigi chiemo e ngima gi ma kiny.

Japuonj mawuok e alwora mara yudo tiegruok gi programme gi konyo jopuonj mondo obed gi nyalo mar tiyo gi teknoloji e weche mopogore opogore mag somo kaka loso somo mamulo chuny ji, kaka rito klas kod tiyo kanyakla gi jotich wetegi.

Ber manenore e klese mitiyo gi mbui gin kaka chiwo ber mang'eny mag higni moting'o bedo e mbui twenty four seven, medo nenore kendo chopo eiye ma omedore ma osimbo kod thuolo mag uso mwandu ma ok oting'o pesa mang'eny.

Gig tich makonyowa ahinya e yor somo mar mbui i skunde gin kaka magi, mokwongo wan gi wakipendia, wakipendia en buk moting'o weche mathoth mag mbui mar timo nonro kod weche. Wan gi oboke mag google, konyo e tiyo kanyakla e ndiko oboke kod kano file. wan gi jopuonjre mag google. Jopuonjre mag google konyo ahinya e nonro mag jopuonj. Mae en gimaber ahinya sama watiyo gi mbui kendo okonyo ahinya e alwora magwa e yor somo. Ma kwatiyo gi weche adekgi, to biro miyowa wabedo mariek kendo wayudo weche mabeyo sama watiyo gi mbui.

Kang'iyo picha ni taneno alot mar dek kata omboga. Alotni en alot maber ahinya kendo okonyo oganda e alwora seche duto mopidhe. Oketo alwora bedo maber kendo vijende bedo gi tich, sama giyudo thuolo mar dhi e puothe kendo doyo, kendo mano konyogi ahinya e yor yudo pesa. Samitere e chiro kidhi iuse, okelo pesa, mano bende okonyo ahinya. Oketo riwruok e kind jogweng' e alwora. Sama ng'ato obiro nyiepo e alwora oketo ng'eruok kod osiep maber kendo miyo dhano riwore, kendo dhano fwambo kit rieko mitiyo godo samiloso alot machalo kama. Dek en alot mamit kendo en alot maber ahinya makelo ngima maber ahinya kendo kelo chuny bedo maber kendo gi mor sami se chame.

Kang'iyo picha ni, aneno alot mopidh e lain moriere tir kendo mae en kabej. Aneno dhano magoyo pi, tijni ber ahinya kendo omiyo dhano bedo gi pesa ie ofukogi kagitiyo matek. Okelo riwruok e kind oganda e sa mora mora ma gitiyo, kendo miyo dhano bedo gi paro mariek kendo maliw e sama giriwo e kanyakla achiel. Tijni miyo bedo mayot ahinya e sama ida gone alot yath mondo omi oneg kute manyalo ketho alot, nikech kalure gi thuolo mowe sami pidho alotni, aneno ka en gimaber ahinya kendo okonyo seche moro amora midwa go yath. kendo omiyo dhano bedo gi ng'eyo e yor pur e samora mora ma iwuok idhi many kata kidhi pur kata kiloso kama ipidhe alot, ma aneno ka konyo ahinya e riwruok kaka oganda e alwora. Sama ng'ato biro nyiepo, ng'ato nyalo a gi paro maber kendo konye e achiel kodhi tiyogo mondo omi en bende oyaw mare moro monyalo loso maber.

Kaneno pichani taneno ji ariyo mochung',ng'ato achiel pimo kodhi ,ng'ato achiel to ochung' mobiro nyiewo kodhi. Ma konyo ahinya e uso kendo ma keto tich bedo mayot e sa mora mora ma pur dwa chakore e yor uso kodhi kendo omiyo dhano bedo gi riwruok kod winjruok achiel e sa mora mora ma gidhi uso. Kendo ma miyo ng'ato bedo gi idea maber e samora mora molocho kata sa mora mora motiyo gi yo

Kang'iyo pichani, aneno ng'ato gi ring'o. Ma en chiemo maber ahinya kendo oloso dend dhano bedo maber. Tich ma ng'ani timoni en tich maber ahinya kendo omedo osiep mang'eny sama ng'ato timo tijni. Omiyo dhano bedo gi ng'eyo mamalo e yore mag wuoth,e yore mag timo ohala kendo e yore mag riwruok. Tijni konyo ahinya e wuoyo maber gi jonyiewo makelo sama dhi nyiewo chiemo e chiro. Tijni ber kendo okonyo ohala e yore mag yuto, oketo tich bedo mayot. Oketo time bedo mayot e sa mora mora ma ng'ato ni e yo kendo wuok ka dhi manyo chiemo. Omiyo dhano tiyo matek ma ng'ato yudo pesane kendo okonyore godo e ngimane ma kiny.

Kang'iyo picha ni tanena agwata miting'e nyuka. Ahero tijni ahinya, nikech agwata en gir ting'o nyuka maber. Kata miba kata gimobidhore ahinya, e samoolnie nyuka. Onyiso hera mar dayo, ma dayo keto kuom nyikwayo. Kech sama nyikwayo odhi lime, tokawo agwata ne moseloso maber, toole nyuka. Toketo go nyikwayo piny tong'iso nyikwaya ni mae e chiemo malosonu maber. Omiyo agwata ber ahinya kendo konyo e yor chiemo, kata yor madho nyuka. Ma nyisowa kitwa gi timbe wa kaka joluo. Kendo konyowa ahinya, kendo keto osiep maber e kind nyakwaro gi dayo. Sama oketo nyuka ne komiyo nyikayo nyuka, tong'iyo gi mos kaka gimadho nyuka. Ka gitieko to ginang'o agwata gi no maler, to ging'awe. Koriwe mana ni oseluok agwata, tagwata onang' mana maler. Omiyo agwata ber ahinya itiyogodo e yor madho nyuka.

Kang'iyo pichani taneno miyo mamadho soda. Ma ng'iso ngima mar ngima ma ng'ato ka ng'ato goyo e sama odongo. Ma puonjo maber kata nyiso ni soda ka ng'ato dwa madhe, ka pod ichako kata kia, nokonyo ahinya kendo omiyo ng'ato bedo gi mor, bedo gi siso mar goyo kata madhe. Ndalo mang'eny sami madho soda, soda nyalo bedo gi shida kendo nyalo wiyi ma ifwol i yo mimadhe godo. Koro omiyo soda to ber, to ka eki madhe mokwongo, to omiyo ng'ato bedo gi sunga mang'eny mar chuny kapo omadho soda, ka opakore ni sani onyalo ,omadho ang'o, omadho sote.

Kang'iyo pich ani, taneno chupa gi yath e iye, to igoye kuom ngano. Mae konyo ahinya e rito cham mekwa sama wuok mondo omi kute kik kethi. Wasebedo gi pek kaluwore ni ok wanyal yudo thuolo kata ok wanyal yudo pesa mar nyiewo chupa gi yath e iye ,motang'nwa ka ni. Ma ikelo ,koso puonjruok, koso rem gi koso ng'eyo gi koso bedo e achiel, nyalo miyo alwora bedo gi tich matek mar yudo pesa maginyalo nyiewo godo yath. Bedo e achiel kod puonjruok kelo mijing'o kaachiel kod kelo paro manyien mamiyo ng'ato bedo kod paro mar nyiwo yath mondo omi okony godo chambe sama chmbe owuok kendo sama chambe dongo. Omiyo ng'ama tiyo gi yadhni en ng'at ma ong'eyo kendo orito cham mage mondo omi owuog kendo maber, mawan godo kaka jonyoluoro, koso riwruok e alwora miyo wan ok wanyal bedo gi pesa mar nyiewo yath.